olekibititoi keswek eng kokwenyon kechobe nasaret eng mbar, ak olekichoptoi nasaret iteme mbaret yoton yemoche ichoben nasaret ak itya ilelech iste chemasai ak iste ketiik tukul chekirut en yotet ak ilelech ngungunyek kobokobusbusekitun ak iser kokoronekitun yekeitar any iibu katoltoleiwekuk akinyeilete eng barakyat ak ilete kobokoyom oldotukul asikobit konyokonyor keswek choton chekebiit. Yekeitar ih ikerer lainisiek chemengech ikereren siyet anan ikereren ketit kongeten olekenomen akoi yunkotoren nasaret nengunget akitya icheng mureek anan icheng susweek akinyetuchen kongeten taban yu akoi yun ketaren

Koii konyoindet konyolu itindoi karik akobo olekiboishoito mashiniton nekikeren konyek amuun en yuu ikeree ilee chepkamatuni kotindo tabuut nebo konyek, ko koii konyoindet koyoche iboishen moshini nii ikeer akinai kiit noton netos omee chepkamatu niteet, sikobit ikoi kerichek chenomekee ak miondo netindo, koii konyoindet kora koyoche kokiisoman akinai soiti akobo elekiboishoito mashini nii.

Boishoni Kobo komonut en kowet amun inkere Nguni ikere Ile koimur chepyosok tukul en ngueny AK iniker icheket kotindoi lakwet agetukul ak ikere chepyoset agenge nemiten kwenet nekailach kit apronit nelel sikobit konet icheket ole kite pto akotet ole kirupto lokok. En yuu Koraa ikere Ile miten rotilit nekokiib sikobit kepimanen lokwet akenai kiloishet ak lakwet agetukul ak yekikere lakwet netindoi kiloishet chetuten keteben chepkamatut kelenji tos tindoi shida nee lakwani koto miten kasoro netinye anan ko moboe komie kecheng amunee, ak en bik chon tindoi kiloishek chechangi kimuch kikochi bongezi icheket.

Abwote olekimindoo ketiik ak komonut nebo ketiik, iniker en yuu ikere lakwet agenge nekanam cheborus nemiten mutura ako moche komin. Ak olekimindoo cheborus inii kebole keringet kiten akitya kinde oriit aketuup kinde ngungunyek ak yan imoche imin ake ikwoe keldo agenge asimiin ake ako ketito kora kobo komonut amun yekakoyet keboisyen ketechen koriik, kengoten ngotonok ak keyoen boisyonik alak chechang. Ak ketiik alak kora cheu bluegum ak ketiik alak cheterter kobo komonut kora eng emet amun chobe emet kokararanit akokure ropta kora yon kakimin chechang akobo komonut kora ketiik eng tyongik ab timin amun toreti icheket kosich olemenyi akonyor kora taritik oletekyin kesisyekwak.

Boisioni achome amun ireyu ko tuket newoo tukanitet inyorchini kiy aketukul neimoche yemach tukuuk chebo kot cheuu sukaruuk, muchelek, macahanik imuche inyoru en yutet ak yemach kora tukuk chekiboisien eng kot kechoben tukuk cheu soburoik ak tukuk tukul chekiboisyen en ko inyoru kora eng yutet ak yemach kora ngoroik anan tukuk chekiloche imuche kora inyoru en komosta ake en yuton ak yan imii yutet kora ko tukuuk tukul chekikinde yuton kokikindee ak beitnywan iwendi kityo ak icheng beit neiityini anan icheng kiy aketukul neimoche eng beinywan ak eng yuton kora inome kit nekimildoo asikobiitb ikwochi kiy aketukul neimoche ak yeit yuun kilibonen imuche ilipinan ngotko ketindoi rapisiiek, imuche ilipan akot iliban ngot itindoi cadit imuche ikoite kora

En kokwenyon komiten kurubit nekikiyum nebo bik chechepchep anan che ingen kotyeso ne choton koyumi gee en betu agetukul sikobit konet gee kotyeso, si yon miten igorto agetukul kekure icheket kobwa nyo kobaibait bik yon tesetai igoraton.

boisyoni bo somanet kobo komonut missing amun toreti look konai tukuk chechang toretii look konai kosiris ak konai kosoman ak konai kora kworor kit netesetai eng pichainik kou eng pichainik cheikere eng ireyu toreti look kosoman asikobit kobwa konyokowal gaa ak kowal tukuk chechang eng emet kora somanani boisyoni kinete look kotoreti kora look konai olekitebtoi, olekiyoitoo boisionik ak olekikotitoo biik cheechen ak chemengech

En yuu ikere chii nemuren nekalach t-shat nelel ako koribis inendet en mbar kwenet asikobit kebir picha asitun kobwaten eng betusiek chebwone ak kora ikere ile miten minutik chekoruryo chekororon en mbar yuu chekokoyam kebut nekimuche kebut akebaen lagook anan kyalda asikewaleen rapsiek. ak en taban kora yuun akere ole miten miweek chekokoruryo cheimuch kora kikimine asikobit keboen lagook anan kemine asikobit kyalda ak kewalen rapisiek

En olinyon koyan imoche ibai nego cheuchu koyoche itech kot newoo akipchei koyop oengu asikobit kobur arek chemengech en yuun kobur nego cheechen en yuu chetindoo areek anan ko chenekit koiyo. Ak yekeitar iteche itech kora olekikonoren omitwogik en yuuno asokobiiit ikonor omitwogik tugul chenyonlchin nego kwam. Yekeitar iteksei ak ichobe kit aketukul nemokyingee nego asikobit koechekitun akobwa komyee koboiboi ak kotindoi chametabkei nekararan iibu tukuk tukul chemiten eng mbarengung cheyoche nego nyokwaam akinyoninde koburen olekikonoren tukuk ak ngot metinye ibeal eng biik chekimin suswek anan ko amitwogik tugul chenyolchin kwaam ak inyoikonor eng olekikonoren ak itya ibeolchikee neguuk cheimoche. Imuchii ibeal en ndonyo anan ial eng chito neiyoni kotiengee kamuket ngung neimuche ibai ak olekiriptoi nego koyoche ko kila subui inyoibuchii tukuk ab nego eng ole rue asikobiit konyolchi icheket kotililekitun ak komanam mionwogik cheterter

kiit netai koyoche inai olekinomen komputaisyek anan ko olekichile asikolal ak nerube kiborun komoswek tukul chebo komputaisyek ak inai komonut nenyinet ak inai komonut nenyinet ak yemekuiye kekonin kitabut netindoi komoswek tukul chebo komputa ak komonut nenyin asikobit ibesoman akikuiye ak inai komonut nebo aketukul ak eng betut nerube kiborun kora olekichoptoi siyok yan kimoche kecheng kiy non imoche ichil komputa asikobit inyoru kiit nekemoche ak iker kora appisiek tukul chemiten eng komputa ak komonut nenyin ak olekiboisyoito aketukul

Boishoni koyoche iaal makasit nekararan nekikilit komosweek twaan, ak iaal kora tubait siliten yoon ko ng'utumit, akinetkee koraa elekinomdo makasini sikobiit kometil nekoo yoon itilchini manyoek, kora koyoche ing'en olekikoikoito artet sikobiit kotulian yoon imoche itilchi manyoek, akinai olekinomen kora yoon ketilchin manyoek sikobiit kotilak tukul komnyee AK ko tililit artet.

Olekyomdo kumiik ab sekemik chekiibai en lekemet anan chekibwaa akonam olon koyon imoche inai ile kokoruryo iwendii kila iriktoi olemiten asikobit ikas aruput, ak yekas oruput neanyin anan komong oruput nebo kumiik inoe ile kokoruryo ak betut non imoche iam ih ichenge tukuk chekiloche anan ko ingoroik cheimuche koterin asikobit komaanin sekemik amun sekemik kosusebiik anan koutebiik kabilet neimuche imian okot soiti, ak yan keit olemii moinget iyaat moinget mutyo akitya ikere kumiik chemiten eng koroito nebo sekemik inemu mutyo akilelekte sekemik akiib ibeichilu kobwa kumiik anan iam kounotet.

ayoe isabu rapisiek chekokoite ak tukuk chekaaal akonemu rapisiek chekokoite kochanga anai ole ataa akitya aweke sait notet akoi tuket olekoolen tukuk akitya amwochi chito nekooldewon olenji kalipaan rapisiek chechang kosir tukuk chekoib toreton ikonon rapisiek chondon ako kotko kokikonon cadit nebo tukuk chekoib akoitoi akoborchi olenji kokoite rapisiek chechang kosir tukuk chekoib toreton iwekwon rapisiek chekachanga

Boishoni komoi chi ne nyigan missing nengen kochut beek orit amun beek kechute mutyo mutyo asikopit komelis en orit amun sai agee koraa beek ko koitit koyoche koraa iguu chito ne muitoo en orit yon imoi kinetin. Yon kimoi kinet koraa chito kimutii chitoo kwo elemii beek che tuten che imuche konetengee mutyo akityo kiborchi inendet eleyoche kechobto asikopit konae kobir beek amun kot kemeto inenendet komuche koyee beek anan imuche kolis en beek si kitigin kobar beek koraa ak koik kazit

Temiik cheteme chaik ko kikotobonchi kompunishek kotoldoleiwek kwaak sikobit kobisen chaik sikobit kobwaa chaik komnyee, icheket kikoin kotoldoleiwek kotieng'e ak chaik chetindo, ko titinye chaik chechang isirchinikee kotoldoleiwek chechang cheimuche koyaam chaikuk yoon kemach indee katoldoleiwek ak ing'ot itinyee chetuten isiree kora kotieng'ee ak chaikuk ak libanetab katoldoleiwe chuton ketilen chito kotieng'ee ak keswek chekoiib ketilen en chaik anan kiloishek chekoinde banta sikobiit kolibanen katoldoleiwe choton.

En yuu ogere look ab sukul che tibik ak che werik ntiger look che tibik kogalach swetait nebirir ak ngoroik chebo boxisiek ak che werik kogalach shitishek che lelach ak longishek che tuen. Iniger ichiket kongakipangan kobur en lainishen ak iniger look chuton komie igere igere ile kanam ichek biroshek anan tindo tabushek en mezet neboru kelee icheget ko sirisie anan somondos icheget. Ko en komosino igere ile miten mwalimu ne kotonon ne borchin look ne borchin lakwet nemii yunoo ole kiyoytoo tugug, ak en let ireyuno igere ile miten ngecherok che kakipangan kolanygee en batai ak en komosii igere platics koraa che ngecherok che kakipangan kotuyoo ana kolanygee ko niton koboru kolee tesetai somanet ana konetisyet ab look en class

Kin oyoe boishoni ko kyochome missing ngamun kigochin chitugul anan neranik tugul kochergee en kimnotet tugul sikopit kobor chitugul talentainyin netindo ak kityo kimut icheng kobwaa kiwanja sikopit kosindange kenai kelee tos ngo nekim anan tos ngo netindo talentait nekaran ak nekando kigochi zawadi boishoni koraa kobo komonut kot missing amun igochin chito kokimit anan igoin chito kochop bortonyin kogararanit sikopit koraa komanam mionwokik alak tugul akopit koraa kokimit ak chito nekando koraa en yuton kimuche kisipto kwo oldange akigochi zawadi nekaran

en yuu akere biik chechang chekoiruruchok eng jukwaa ak inirikyi missing ikere ile icheket kotakoneranik anan barnotik chekokikur kobwa igorto ak en barnotiik chemiten taa ikere ile ichek kalach maskisiek eng kutuswek kwak akonde alak eunek barak neiniker ile miten kanetindet nemiten taa neinete icheket amun en alak en ichek kokonde eunek kwak barak kobor kole miten kiy nekakiteben anan miten kit nekakimwochi icheket

Tumdap lokok keyoe bokoraa en kenyit. Missing ko en arawek ab taman ak oeng yoton komiten rusaa neo nemiten lok gaa kenyoruu kasartab nekimuche kimut lokok che werik koba tupto. AK en tupto ko bik cheindoji ko boishet anan bik chekikogonyoo cheinken kit netesetai anan kit neyoche keyai, ak ityo kondoji kimila tukul konet lok chewerik sikopit koik murenik icheket koborchi kimila tukul neyoche keyai kotomo koba tumdo ak en olinyon kitopone icheket kimuti kopantaban anan ketekin kot en lekemet sikopit koyai icheket anan kinet icheket eleyoche ketepti ak kinet tukul chekibo Kenya ak kinet tukul cheyoche koyai yon kokoik muren. AK yekakotar kasartab nebo arawek agenge en olindet tii kimong icheket kokokoik muren ak keyai igorto neo kobor kole kakoba konakta koba istepit aje werik chutet.

en yuu akere biik chewerik ak chetibiik ak cheweriik ikere ile kalach icheket sitisiek anan karatkee ak sitisiek ak kosalgee ak tukuk chelelach iboru icheket kole kakochobok kabisa kotienso anan kobor tukuk chekainet chekainetkee ak en taban yuun ikere ile miten biik chechang chekoboboinji kabisa yekalaktkakei bichu anan koboiboinji kit netyendoo bichu tienik chutet

bo komonut eng kokwet ketoret lagok cheseretos cheuchu anan ko lagok chekimeto sigiik kwak akoba anan ko chekikosirtoo sigiikwak sikobit konyor amitwogik cheome akonyor kora chomyet nekotonyoru eng sigiikkwak akonyor kora chametabgee nebo borwek kwak aketoret kora kikochi icheket konyor tukuk cheboisyen anan tukuk cheu ngoroik anan tukuk cheyoche koboisien eng sobenywan sikobit koboiboekitun akichek akonyor chametabgee nebo borwekwak

boisioni achome amun yoebiik ketililit ak kotililekitun tukuk tukul eng kot yoe kora kotililekitun tukuk chekyome akotililekitun tukuk chekyomisien noton achome amun kirindo mionwogik chechang chekotoibu murindo eng kot akokoi biik konyor chametabgee eng borwek kwak amonyokonyor mionwogik alaktukul amun ngemurit anan komurekitu komuekitun tukuk chekiboisyen koregu mionwogik chechang en oloton

Ineni ko paskilit, ago boiboenjin biik che chang kogetat koroitet amun nigetate iboiboinjini ketenyin ak yon imoche isor tuguk en olemalo, imuche igetate nitet ngat iwendi en chokchinet ak iitu en sait ne notet.

en yuu akere biik chechang chekoruruchok ak eng bichutet ikere ile miten chekalach kiroisisiek chenyolilen ak bichuton tukul kokotokyi konyekwak yumiten jukwaa inino neiboru kole miten kandoindet nengololchin biik kosome kura anan some kelewen en lewenet nenyone

Boisioni kinetekee tienwogik eng kokwet kobo komonut missing amun ikochin biik kora konai chito talentaitnyin akonai koboisien kora komyee akotoreti kora bichutet yon miten igorto eng kokwet kikure icheket sikobit nyokobaibait biik anan koborchii biik tienwogik cheingen kotien ako kotwal icheket kochome biik chechang ak koyaie biik chechang koboiboekitun eng igorto

Ndoker obwote bik chechang che mii miten en sipitalisiek che seretos che miyandos en miyonwokik che terter, obwote koraa look chemengech chemiten en sipitalii che seretos ak korirtos, ak chepkamatusyek koraa che tononyin koribe amongen kolee tos omee nee lakwenyin. Ak ko seretos bik che keker en sipitalisiek sikopit kinyaa amun ichek ko anan komorectechin omitwokik anan komoomishe oriren icheget

en yuu akere takitari nekalach maskit akobur eng ngecheret akolach kiit nebo takitari en katit akere lakwet nekobur eng kitanda akolach akinee maskit akokanam takitari eut nekakirat ak kiit nelel neboru kole eunii kwome lakwnitet anan komyoni kwome eutnitet akotyemi takitari korutyi

Ochome boishoni bo masaek amun kikotoret ichek korib kimila nenywanet, en yuu igere chebyosok somok che korut itik ak kopangan sonoekyawak en itik oo kalach ichek koraa angonok, achome chuton angamun icheket koribe kimila nenywanet kongeten ako achome tugug che yoe icheget tom ochome inowe si iboker kit netesetai en olidet ak ogere ole chobto sonoee chutet

Ineni ko pasit neo mising ago imuti biik che chang saparit agenge ak en betut ko kagomut biik chechang kosire rapisiek chechang mising en betut. Karisiechuto kenyorchin nganasosiek che eechen. Yoton komiten biik che chang mising ago chang kasisiek che tesetai en yoton. Eng yoton konyalu komut biik che chang chependi kasisiek uh!, asupui ak kowekse korikwak en langat

boisyoni komoche ngomnotet neoo missing akomoche kokiiwe sukul isomonji chebo konyoik asikobiit kinetin olekiboisyoitoo moshinisiek chemiten eng sipitali ak oleimuche iker ak inai miondo netinndoo chito nemyonii ak kiborun kora olekinomdoo ak ole kisomondoo moshinisiek chutet kotoretin notet inai myondo netindoi chito ak kerichek cheyoche kikochi chichotet

Okere chito nemioni koru en kitanda akokachul keldo nendiker mising ikere ilee uwon inendet kwome keldo, akiniker takitari nekalach ambronit nelel ikere ile ingwererchin chepkamatuni kelitet, iboru kole keliton kokokwam weritet akoyoche kinya.